He hĩndĩ tũraarĩ handũ mũkawa gũcera na mũũrũ wa maitũ, rĩu hagĩgĩũka mũthuri wĩho, mũthuri ũcio rĩ agĩtwĩra atĩa, atĩ mũũrũ wa maitũ rĩ nĩ ahana na mwanake wake ũrĩa wĩkũ, wĩ nja wa bũrũri. Agĩgĩtwĩra tũrĩe kĩrĩa gĩothe tũrenda, ithuĩ tũgĩkĩrĩa. Tũgĩtia nyama, tũgĩtia mĩcere, tũgĩtia cabaci. Hĩndĩ twanina rĩ, kũrora mũthuri ũcio rĩ, aca, mũũrũ wa maitũ akĩhũrĩrwo thimũ akiuma nja, akiuma nja kuoya thimũ. Rĩu athiĩ kuoya thimũ agĩcoka rĩ, nĩguo arorire mũthuri ũcio kuuma igũrũ nginya thĩ akiona mũthuri ũcio rĩ, ona ndarĩ na kĩrĩa, ndarĩ na iratũ. Rĩu arora ndarĩ iratũ rĩ, akĩnyonia. Niĩ rĩ ngĩrigwo nĩ gũtheka ĩĩ nĩ kũrĩra ĩĩ nĩkĩĩ kumbe mũthuri wene ena thĩna wa meciria. Ithuĩ twatindirio hau, acio makiuga no mũhaka twĩrĩha. Rĩu niĩ ndamakire, tũkĩmaka, niĩ ngĩambia kũrĩra, tũkĩambia kũrĩra, aah ngĩambia kũrira, mũũrũ wa maitũ nake akĩambia gũtheka. Rĩu niĩ ũndũ ũcio ma, rĩu twainũka rĩ, tondũ baba nĩ agĩtũrĩhĩire twamũhũrĩra rĩ, twainũka ma twathekete, baba athekete, he, ũcio ũndũ nĩ wangenirie ona harĩa wamakĩtie.

Mũrũtwo angĩingĩra wabici-inĩ yakwa agĩteta atĩ ndarĩ itari-inĩ rĩa arĩa marahumbwo thũmbĩ ũndũ ũcio, ingĩrora ũndũ ũcio na njĩra ino kana ye nĩagĩthiaga ĩrathi na athiĩ ĩrathi-rĩ nĩa nĩagĩthomaga kana nĩa nĩagĩthomaga, angĩkorwo ndagĩthomaga ũcio nĩ ũndũ ũkũgirĩrĩria agĩe na thũmbĩ onaningĩ kũrora kana nĩagĩkaga ĩgerio. Nĩũĩ arũtwo aingĩ matiĩkaga nĩmaregire ĩgerio, rĩũ ngũroga kana nĩekaga ĩgerio, ũrĩa ekĩte norĩa arathiĩ nambere nĩgũo nyone kana nĩrabataire kũhumbwo thũmbĩ kana ndarabataire kũhumbwo thũmbĩ. Ũndũ ũngĩ nĩkũrora kana nĩarĩhĩire igerio ciake nĩgũo ahumbwo thũmbĩ, angikorwo ndarĩhĩte igerio ũcio nĩ ũndũ ũngĩgirĩrĩria ahumbwo thũmbĩ kana akorwo hena ũndũ arekĩte ũra ũragiria ekwatĩ ahumbwo thũmbĩ. Ũcio nĩ maũndũ marĩa ingĩrora akĩhumbwo thũmbĩ ya

He hĩndĩ kwarĩ na mathako thukuru na ndiarĩ na iratũ, niĩ ngĩkĩhoya iratũ kwĩ mũrata wakwa, mũrata wakwa agĩkĩhe iratũ cia mathako tondũ nĩ ndagĩthakaga na ndiakĩrĩ. Tũgĩthiĩ kĩharo ithuĩ tũgĩgĩthaka na tũkĩrĩkia tũkĩenderea gũikara oro kũu tũkĩendagia thwiti, tũkĩendia mĩthugwiti, mandathi, arabu rĩ kĩrathi kĩngĩ rĩ airĩtu marĩ kĩrathi kĩnene kũngĩra rĩ, magakĩnyona na iratũ iria makanjĩta kĩrathi kĩao, ngĩgĩthiĩ, ndaingĩra makĩhinga mũrango makiuga nĩ kũiya njiire iratũ, niĩ iratũ nĩ kũheo heirwo, makĩambia kũnjĩra ndute kana mahũre, rĩu ngĩkĩmera ndigũkĩruta ĩĩ mũrata wakwa atagĩokĩte agĩtuithanie cira tondũ nĩwe ũkĩheire iratũ. Mũrata wakwa rĩ agĩgĩũka, ye rĩ iratũ nĩ kwona onete agĩcioya onete kĩharo agĩcioya akĩndehera, ũguo nĩguo twerire airĩtu acio ũrĩa gwathiĩ, iratũ nĩ kwona twonire, ithuĩ, ngĩgĩkĩra na ngĩthiĩ kĩharo ngĩthaka. Ndamakire, ngĩthira hinya, mũthenya ũcio ndaigua ũru mũno mũno tondũ andũ kũnjĩta mũici na ndiyĩte kĩndũ, ũcio nĩ ũndũ wa tũmire njigue ũũru.

Ũndũ ũrĩa ũrathiĩ na mbere haha nĩ atĩ hena mũthigari na hena andũ me raini-inĩ. Aya rĩ, mũno mũno nĩ hĩndĩ ĩrĩa tũtagĩte wĩyathi hĩndĩ ĩrĩa athũngũ mokĩte gũtwatha, magĩgĩtũtunya bũrũri witũ, magĩtũtua ngombo ciao, ithuĩ tũgathiĩ kũmarũĩra o me gũkũ, makĩoya indo ciothe citũ, makĩoya bũrũri witũ, magĩtũtua ngombo ciao, nĩ ithuĩ twamarutagĩra wĩra-inĩ macini-inĩ mao, nĩ ithuĩ twamarutagĩra wĩra, andũ aya nĩ kũheo mahetwo mawatho marĩa mabatie gũbuata mathiĩ marũĩrĩre bũrũri handũ hangĩ na kũndũ kũngĩ. Ũguo ũyũ nĩguo ũndũ ũrĩa ũrathiĩ na mbere haha.

Ũndũ ũyũ nĩ wa bata rũrĩrĩ-inĩ rwakwa na njĩra ĩno, nĩ atĩ, twarĩa matunda maya nĩ tũgĩaga hinya. Mĩembe nĩ ĩteithagia gũtheria nginya thakame na nĩ heaga mũndũ hinya. Arabu akũria a mĩembe ĩno nĩ magĩaga na mbia hĩndĩ ĩrĩa mamendia na nginya nĩ mahotaga kwandĩka andũ angĩ arĩa matarĩ wĩra makamandĩka mawĩra-inĩ makahota gũkũria mĩembe ĩyo na makahota kũgĩa wĩra. Rĩu na njĩra ĩno ya kwendia mĩembe ĩyo andũ acio nao magateithia ciana ciao magacirĩhĩra thukuru, magacigũrĩra nguo, magacigũrĩra iratũ, indo iria ciothe irabatarĩkana nyũmba mũciĩ andũ nĩ mahotaga kũgũra mendia mĩembe ĩno, ĩĩ.

Mathibitarĩ marĩa mena mwena wa gĩthumo, marĩa maheanaga motungata kũrĩ arĩa mena mawathe na gũteithia andũ kũhona kumana na mĩtino, wa mbere hena thiritarĩ wĩho wĩtagwo wa Jaramogi. Thibitarĩ ũyũ nĩ ũrĩa andũ matwaragwo kũu mehĩrwo nĩ mĩĩrĩ, kana marutagwo thibitarĩ ici nini magateng'erio kou hĩndĩ ĩrĩa mĩĩrĩ ya mehĩra, arĩa mena mathĩna manene arĩa mena maorũaru manene manene, kũu nĩkuo matwaragwo makarigitĩrwo. Ningĩ he thibitarĩ ũngĩ wĩtagwo, we mwena wa Anyang'wa, Anyang'wa haha nĩ arĩa andũ mena mĩrimũ mĩnini mĩnini matwaragwo mateng'eragio marwara kana mehĩrwo nĩ mĩĩrĩ, na marwara mũno maratwarwo mwena wa Jaramogi. Kũrĩ na thibitarĩ ingĩ kũu icagi-inĩ kũrĩa arũaru matwaragwo, ta rĩu ciana cingĩthaka cigwe, cigwe cigatwarwo kũu magathondekwo makarigitwo mĩĩrĩ na makahona. Kũrĩ ona thibitarĩ ingĩ kũrĩa ciana nini bĩu cia gũciarwo, kũrĩa ciana iciaragĩrwo ici nini biũ, kũrĩa atumia maheagwo motungata, ĩĩ magateithio.

Thibitarĩ ithatũ Kenya iria cigitagĩra arũaru a kanja aingĩ makĩria Kenya, wa mbere kwĩna thibitarĩ wa Moi. Ũyũ thibitarĩ nĩ kũrĩa ciana cia kũũri mathomagĩra, mabundithagio kũrigita arũaru. Nĩ harĩ thibitarĩ ũngĩ wa Kenyatta, ũcio nĩguo mũnene mũno bũrũri-inĩ wa Kenya, kũrĩa arũaru ngũrani kuumagia nginya mabũrũri mangĩ marehagwo meĩhĩirwo mũno nĩ mĩĩrĩ makagitĩrwo kũu, magathondekerwo kũu. Na he thibitarĩ ũngĩ wĩ mwena wa Nairobi o naguo, no thibitarĩ o wa ciana kũũri. Kũu nĩ kũria ciana igitagĩra andũ mabundithagia andũ, na ciana nĩ ithomagĩra thibitarĩ-inĩ ũcio ũhoro wa kũgita kũigitĩra, gũteithia arĩa meĩhĩirwo nĩ mĩĩrĩ. Icio nĩ cio thibitarĩ cia kanja na ingĩ makĩria Kenya.

Bata wa gwĩka ũndu ũyũ nĩ atĩ arĩmĩ nĩ mekũona mbia, na mbia icio maathũkũma nĩ mekũhota kũrĩhĩra bamĩrĩ ciao ta ciana ciao thukuru, kũmagũrĩra indo iria marabatarania, mabuku. O na ningĩ andũ nĩ mekũhota kũandĩkwo wĩra tondũ ũrĩmi nĩ ũteithagia andũ kũona mawĩra, kũrĩa andũ mekũruta wĩra na marĩhwo na mbia icio ituĩke cia kũmateithia. Na ici nacio no ithondekwo igĩtuĩke maguta, maguta marĩa andũ mangĩhũthĩra ma kũruga, ma kwĩhaka kana o na ma njuĩrĩ. Ũyũ nĩguo bata wa ũndũ gwĩka ũndũ ũyũ.

Kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha nĩ atĩ itunda rĩrĩ nĩ gũthũka rĩthũkĩte. Rĩahandirwo, nĩ gũthũka rĩthũkĩte na no ĩkorwo yumanĩte na mbegũ njũru, mbegũ ĩrĩa yatũmĩkire kana ndawa iria yahuhĩrĩirio, ĩgĩthũkia itunda rĩrĩ, nĩkio rĩhana ũguo, rĩgathũka.

Mĩrimũ ĩrĩa ĩrarehe, ĩratũma ciana nyingĩ ikue mwena wa Homabay nĩ mũrimũ wa mararia, kũrĩa ciana nyingĩ iranyitwo nĩ mũrimũ ũcio nĩ kumagia na maaĩ moru marĩa me kũu bara-inĩ na nginya mĩciĩ-inĩ na na mathaara marĩa makũrĩte kũu. Rĩu ciana nĩ irarwara mũno, cigagĩteng'erio thibitarĩ na mbandũ nĩ maragĩtahĩka mũno, kũrĩo nĩ nda, kũharwo na mathĩna mangĩ maingĩ marĩa mararehwo nĩ mĩrimũ ĩno.

Mĩthemba ya irio ĩkũragio kauntĩ-inĩ ya gĩthumo, nĩ kwĩna kwĩna mbembe, mbembe ici nĩcio andũ matwaraga gĩthĩi igagĩthĩyo, magagĩthondeka mũtu wa ngima, ningĩ kwĩna mũcere, to kũu kwĩna maĩ maingĩ mũno, mĩcere nĩ ĩrakũrio kũu, kũrĩa maratwara kauntĩ-inĩ ingĩ nyingĩ cia bũrũri ũyũ witũ, hena matunda ta maembe, marigũ, marakũrio mwena ũcio, na hakĩrĩ ona na hakĩrĩ ona indo ta ta nyeni, terere icio irakũrio o mwena ũcio, kũrĩa cirakĩrehwo kauntĩ-inĩ ici ingĩ, cigakĩenderio andũ, icio nicio irio iria ndĩ irakũrio mwena ũcio, na nginya gwacĩ nĩ marakũria, na ndũma indo ta icio, nĩ ũndũ wa maĩ marĩa mekũu, icio nĩcio indo irakũrio mwena wa gĩthumo.

Tekinoronjia nĩ ĩrahũthĩka bũrũri-inĩ ũyũ witũ ũrĩmi-inĩ. Ndawa iria ciraitĩrĩrio mĩgũnda-inĩ no mũhaka cikorwo ciroretwo na macini kana nĩ nginyanĩru gĩkĩro. Ningĩ maaĩ no maratwarwo mĩgũnda-inĩ na macini o icio. Na ningĩ matunda nĩ marathĩo o na macini, matunda ngũrani ngũrani marĩa marakĩhũthĩka ta thibitarĩ kũgitĩra andũ kũu, marakĩhe arũaru makahona. Na tekinoronjia no ĩrakĩhũthĩka mwena-inĩ ta wa mbembe, kũrĩa mbembe irathandũrwo na macini, irathandũrwo na macini na indo ta mboco ika ika ikahandwo na macini. Icio nĩ ũndũ ũrĩa tekinoronjia ĩtũteithĩtie mũno mũno bũrũri-inĩ ũyũ witũ. ĩĩ, ũguo nĩguo technology ĩragĩteithia gũkũ Kenya. Na kũhĩtũkĩra ũguo nĩ tũrona andũ aingĩ mahetwo mawĩra. ĩĩ tondũ technology tũtingĩmĩ tũtingĩĩkatĩ ĩrĩ wika, nĩ ĩrabatara andũ.

He ihinda gũkũ gĩcagi-inĩ gitũ, kwĩna, mũtumia wahĩrĩirwo nĩ nyũmba, akoretwo atiga ciana ciake, ciana ciarĩ nini, rĩu ciana icio rĩ, igĩkĩgwatia mwaki, ciagwatia mwaki, ciakĩgwatirie ngaci-inĩ, rĩu ngaci ĩyo rĩ, rĩu gũkĩambia kũgĩa na ndogo, niĩ ndarĩ nyũmba, ngĩigua ndogo, ngĩona ndogo, ĩtogete, ngĩrigwo nĩatĩa, ngiuma nja, rĩu nĩguo ndonire kũu kwĩna mwaki, rĩu ndarigagwo ngwĩka atĩa, ngĩta andũ, athuri marĩ ho, magĩgĩthiĩ na makĩruta ciana icio, thima kana kamwe nĩkahĩire guoko, o hĩndĩ mauma rĩ, nyũmba nayo ĩkĩripũka, rĩu ningĩ mũtumia ũcio ningĩ oka nake kuona ũguo akĩgwa thĩ, agwa thĩ nĩnda mu nĩndamũteithirie, nĩndamũhakaga gĩtũngũrũ magũrũ-inĩ nĩguo ahote gũkĩra, agĩe na hinya ahote gũkĩra, ũguo nĩguo ndateithirie mũndũ wa gĩcagi gĩakwa.

Mĩthemba ĩrĩa ya mahiũ ndĩithagia nĩndĩ ng'ombe, nĩndĩ ng'ombe ithatũ, na tũcaũ twĩrĩ, ĩyo nĩyo ndĩithagia. Heaga mahuti thiaga ngethera mahuti, ngacirehera cikarĩa. Nĩndĩ mbũri, tũbũri twakwa ndĩtũtwaraga na harĩa kĩhunguro-inĩ tũkarĩe na ngatũtwara na hau tũkanyue maĩ, tũkaumia mĩtatha weega mũno. Na, nĩndĩ ng'ondu. Ng'ondu ici no mũhaka ndĩciĩte niĩ ndĩciĩte no niĩ ciũgaga, ndĩciĩte ndĩcitware ngacirĩithie, na no mũhaka njikare hau nĩguo citigakorwo nĩ ngui, kana nyamũ ĩngĩcirĩa kana gũcimakia. Na nĩ tũrĩ mbarathi. Mbarati ici nĩ cia baba witũ, baba witũ nĩwe ũrĩithagia ici mbarathi, iria tarĩu ta thaa ici nĩtũrakomborithĩtie, ithiaga gũtwara ciana hĩndĩ ĩrĩa kwĩna mathako. Ciana nĩ itwaragwo nĩ mbarathi, cigakuo nĩ mbarathi cigakuo nĩ mbrathi igagĩkena, tũgakĩona mbia. Icio nĩ mĩthemba ya mahiũ ĩrĩa ndĩithagia.

Mũndũ ma bata marĩa ndirikanaga megiĩ ũnini wakwa, nĩ atĩ mami nĩ abundithirie kũrĩma, ndikĩrĩ o mũnini nĩndathiaga mũgũnda na ngarĩma na nĩndamenyire kũrĩma. Ningĩ ni abundithirie ũhoro wa kũruga, nĩ ndahotire kũruga kũmia ndĩrĩ o mũnini nginya tha ici ndĩrĩ o mũnene no ndugaga wega mũno. Ningĩ nĩ abundithirie ũhoro wa mbiacara ta rĩu ũrĩmi nĩgũo ũgĩe mbiacara rĩu nĩkĩo ndĩ mũrĩmi mũnene mũno gũkũ gĩcagi-inĩ gitũ, nĩ ũndũ wa baba witũ kũndeithia na mami witũ kũndeithia na kũnyonia kũrĩma, ĩĩ ũguo.

Nenda cia ũkinyanĩria nĩ cicangĩre mũno, mũno, gũtuithania ngũĩ ũhoro, kauntĩ - inĩ ya Garissa, tarĩu andũ a habari mathiĩ kũu, mone andũ makĩrũwa, nĩ mekũhota lkũrehe ũndũ ũcio tivi - inĩ na tũgakĩona, na andũ magagĩkũmithia ũhoro ũcio, na ĩka ĩgagĩtũma ngina thirikari ĩngĩrĩre gatagatĩ, na kana nĩ andũ mekũu marakĩrũira indo ta mĩgũnda, nenda cia ũkinyanĩria cia gĩkĩrehe ũndũ ũcio, cia gĩtũkinyĩria, ma radio - inĩ na ma tivi - inĩ, andũ nĩ magĩgĩũkaga, andũ tarĩu ta bũrũri witũ, rĩũ, mũnene wa bũrũri nĩagĩtũmaga thigari ciake, ithiĩ mwena ũcio igagĩ igagĩ twithanie case ĩyo, na ĩga ĩgakĩgitĩra andũ kou na gũgakĩgĩa thayũ, ũguo nĩ guo ngendo, ngenda cia, nenda cia ukinyanĩria icangĩre mũno, mũno, kwĩka atĩ ngũĩ, kũnina ngũĩ bũrũri - inĩ ũyo wĩtũ, mũno, mũno, makĩria mũno, kaunti-inĩ ya Garissa.

Andũ ndĩramenya haha nĩ mũciari na mwarĩ wake. Bata wa mũciari nĩ atĩ nĩ akĩrĩhagĩra mwana wake thukuru. Mwana wake nake agagĩthoma, na agakĩhĩtũka agagĩkenia nginya mũciari wake. Na ningĩ mũciari nĩ kĩĩ nĩ kĩĩ nĩ kĩĩ nĩ wa bata mũno harĩ mwana ũyũ tondũ, agĩkũra nĩ arabatara mataaro, agagĩtwarwo, mwarimũ mami wao agakĩmũtaara njĩra ĩrĩa ĩbatiĩ, maũndũ marĩa abatiĩ gwĩka ta tha ici akĩrĩ o mũnini na ũhoro wa kwĩgitĩra. Agakĩmũbundithia ũhoro wa kwĩgitĩra, agakĩmũbundithia maũndũ ma mũciĩ, maũndũ ma kũruga kana agakĩmũikatĩ, kũmũthara kuumania maũndũ moru moru. Nake mwana nĩ abatiĩ gũthikĩrĩria mũciari wake na gũĩka ũrĩa mũciari wake arenda.

"Aca mũgũnda ũyũ ndatigĩirwo nĩ baba witũ. ĩ ũyũ mũgũnda," "ĩhĩ, nĩ ithuĩ twoire mũgũnda ũyũ, nĩ mami witũ wa tũgayanirie." "ĩhĩ mũgũnda ũyũ nĩ baba witũ wa ndigĩire na niĩ njanji ndĩrauga ũũ, mũgũnda ũyũ nĩ wakwa. Ndíikĩra na taito ya kũonania nĩ witũ na nĩ niĩ ndatigĩirwo nĩ baba, tondũ nĩ niĩ mũkũrũ. Nĩ wakwa. Nĩ niĩ ndoire." "Aca o na ithuĩ anini nĩ tũbatiĩ kũgĩa na mũgũnda tondũ mũgũda ũyũ witũ nĩ witũ ithuothe. Kwoguo tũbatiĩ kũgayanio tũrĩ othe, ciana ciake ciothe, mũgũnda ũyũ ũbatiĩ gũkorwo witũ wothe." "ĩhĩ baba nĩ niĩ andĩkithirie rĩtwa rĩakwa. Nĩ niĩ andĩkithirie rĩtwa rĩakwa taito-inĩ, nĩ niĩ batiĩ kũoya mũgũnda." "Aca ti we. Nĩ ithuĩ tũbatiĩ kũoya mũgũnda ũyũ tũrĩothe atatũ tũgayane." ĩhĩ niĩ nĩ ndarega, nĩ ndarega njanji, nĩ ndarega. Mũgũnda ũyũ nĩ wakwa na ndauga ũũ, nĩ niĩ nguuga nũ ũkũhanda hau, na nũ ũgũaka nyũmba, nĩ niĩ ndauga ũguo. Nĩ niĩ mũkũrũ na nĩ niĩ ndatua!"

He hĩndĩ tũrĩ a nini twathire kwa mũtũmia ũngĩ wahandaga nguta, twathiĩ tũkĩiya, twarĩ na arata akwa, tũkĩiya nguta icio, rĩu hwainĩrĩ, mũtũmia ũcio agĩtũkorera hau, agĩtũnyita agĩtũhora, nyingĩ hwainĩ mami witũĩ, mami witũ agĩũka, rĩũ mami wĩtũ nake ahũrire nĩ ũndũ wa kwĩiya nguta icio, na twarĩ na arata akwa, ningĩ arata akwa mainũkarĩ, o matiahorirwo, o matiahorirwo nĩ aciari ao, niĩ ndahũrirwo ngĩrĩra, mami witũ akĩnjĩra ndikanacoke gũthiĩ kũiya, ngĩona o tarĩ ithako, ithuĩ tũkĩ enderea ũgwo kũiya, no mũthenya ũmwerĩ, mũthenya ũmwe tũ ngĩ tũkĩnyitwo rĩngĩ, rĩu mami witũ nĩ guo ahũrire nyingĩ akĩnjikaria thĩ, akĩndarĩria gĩtũmi, akĩnjĩra nĩ tondũ mũno nĩ anyendete mũno na ndarenda kũnyona mathĩna -inĩ, ngĩ ngĩuga nĩ, nĩ maheni, arĩa matoragioĩ, o mendereire kwĩiya, ngiuga niĩ ndi ndikwĩya, o makĩ enderea kwĩya, hĩndĩ ĩmwe nĩ guo manyitirwo ma kĩhoruo ma, mahũrirwo mũno nĩ andũ nginya magĩcinwo, nĩ ho nda ndathomire atĩ ,titherũ mami witũ nĩ aranyendera wega, na arenda ndwĩke mũndũ mwega

Rũgano rwa magegania kuuma rwa ũnini-inĩ wakwa nĩ atĩ, ndĩ mũnini rĩ, nĩ ndarĩ na thĩna wa magũrũ na ngingo. Ndiahotaga gũtembea wega, na ngingo yakwa ndĩaikaraga wega. Ndaikaraga nyinamĩte ngingo na nĩ ndaturagwo mũno nĩ mũgongo, nĩ gũkuo ndakuagwo, rĩu ngĩtwarwo thibitarĩ. Ndatwarirwo mathibitarĩ maigana ũna, ndagĩtarĩ makauga ũyũ nĩ thĩna ũtangĩthira. Rĩu, rĩu maugaga no njikarire gĩtĩ-inĩ biũ kana ũrĩrĩ-inĩ ndũre ngomete. No mũthenya ũmwe tũgĩthiĩ thibitarĩ na wĩĩtĩkio na tũkĩhoya mũno nĩ ngwagĩra. Rĩu aciari akwa, ngĩĩkĩrwo plaster magũrũ, nginya ngingo nĩguo nyitĩrĩre ngingo na magũrũ, magũrũ makorwo me sawa . Magũrũ makwa ngĩambia gũthiĩ o hanini hanini thima nĩ ndaturagwo na ndaiguaga ngĩthecathecwo nĩ thĩ. Ngingo yakwa nayo yainamanĩte, no ĩnyitĩrĩirwo, no kũnyitĩrĩirwo ingĩanyitĩrĩirwo nĩguo rũgame. No rĩu ndagĩthiĩ thibitarĩ ndeekĩrwo icio nyamũ rĩ, nĩ ciandeithirie mũno. Ta rĩu nĩ ndarĩaga na ndarĩaga marigũ maya marigũ meethi, mau nĩ mo ndarugagĩrwo ngarĩa na rũgendo rũu rwarĩ, rwarĩ rũgendo rũnene mũno na nĩ ndacokire ngĩhona, na njĩraga Ngai nĩ thengiũ mũno.

Arĩmi kauntĩ-inĩ ya siaya nĩmaroyerera mohoro na tekinoronjia , na moguni makwoerera, moguni makũorera tekinoronjia ĩno harĩ kũhanda, mĩmera nĩatĩ, nĩmarahota kumenya nĩ mĩmera ĩrĩkũ ĩtarĩ mĩega, ĩrĩa ĩgũgĩthũkia mũgũnda, kana tĩri, tondũ tĩri naguo nĩũthũkagio nĩ indo ta mĩmera ĩrĩa ĩtabatiĩ, kana, kana ndawa iria itarĩ njega, ningĩ nĩramateithia nginya kũiga mathaa, tarĩu mahũthĩra macini, macini ciahũthĩka nĩirateithia, kũiga mathaa, nginya ti andũ aingĩ megũkorwo mandĩkwo wĩra, kwoguo mũndũ nĩarahota kũiga kamũthithũ ka mbia njega we, na ningĩ nĩrahe andũ, andũ amwe mawĩra, tarĩu arĩa megũka gũthondeka macini icio ciathũka, nĩrahe andũ mawĩra, na, na njĩra ingĩ ĩrateithia tekinoronjia ĩyo nĩatĩ nĩ, nĩrahũthĩra, ndĩrahũthĩra mbia nyingĩ, onakorwo hena, indo ta ndawa, kana maguta marĩa marahũthĩka nĩ macini.

Ndĩ mũruti wĩra Utalii College na mũciari nĩ ahũra thimũ nĩguo hote kũingĩria mũriũ wake thukuru, ingĩamba ndĩmũrie kana mũriũ wake nĩ akinyanĩirie ĩkĩro iria ibatairie cia gĩthomo, kana nĩ anyitire grade ĩrĩa ibatiĩ, kana nĩ anyitire kĩrĩa ĩbatiĩ nĩguo ahote kũingĩra. Ningĩ kana nĩ arĩhĩte thirĩ kũrĩa aarĩ tondũ hena maratathi abatiĩ gũka namo ma thukuru ĩrĩa aarĩ. Ningĩ, kana thukuru ĩno ĩ handũ hega harĩa hangĩ mwagĩrĩra kana nĩ arabatara indo nyingĩ ciakũingĩra thukuru. ĩ, maundũ ta macio nĩ mo ingĩtũma ndĩ ta mũciari, ndĩ ta mũruti wĩra nĩ mo ingĩũria nĩguo gũteithia mũriũ wake. ĩ.

Rũrĩrĩ-inĩ rwakwa ũndũ ũyũ wĩkagwo atĩ rĩrĩ, tũthiaga mĩgũnda tũkarĩma. Twarĩma nĩguo tũkahanda mbegũ. Mbegũ icio ningĩ tũgaikaranga, tũgaciitĩrĩria maaĩ. Tũciitagĩrĩria maaĩ o mũthenya nĩguo cikũre, nĩguo ihote kuumia maciaro. Na ningĩ ciaumia maciaro, tũgathiĩ tũkarĩmĩra wega, ningĩ tũkooya matunda mau tũgathiĩ tũkeendia. Na mo, na ũndũ ũyũ nĩguo twĩkaga, ũguo nĩguo twĩkaga rũrĩrĩ-inĩ rwakwa.

Ndoona ũndũ ũyũ ndĩ reciria nĩ atĩ bataraitha ĩrĩa yatũmĩkire kũhanda nyeni ici ndĩarĩ njega, yarĩ. Thũkũ na ningĩ, ndahuhĩrĩirie ndawa nyeni ici igĩkũra, tondũ nĩ irĩtwo mũno nĩ igunyũ na igakũrĩrĩra indo ingĩ. Na ndona ũndũ ũyũ ndĩrona nĩ atĩ maaĩ citiaheagũo maaĩ, maaĩ mega, maaĩ marĩa maheagũo nĩ anga maaĩ ma thabuni ĩgĩtũma ci thũke. Na nyeni ici ũrĩa ndĩrona nĩ atĩ nĩ kũrabatara tĩĩri ũcio nĩ ũrabatara kũrorũo, tondũ no ũkorũo na maũndũ na indo ingĩ ci tĩĩri-inĩ icio iria iratũma yonekane igathũka igathũka. Ũcio nĩguo ũndũ ndĩrona ndona ũndũ ũyũ, nĩ ũndũ ũndũ ũyũ ũrabatara kũgitĩrũo mũno.

Mĩario gatagatĩ ka mũrĩmi na ndagĩtarĩ wa mahiũ ĩgiĩ bata wa kũroraga mahiũ kaingĩ: Ndagĩtarĩ: Na mũrĩmĩ nĩ ũbatiĩ kũrora nyamũ ici ciaku. Mũrĩmi: Nĩ ndĩciroraga na ngacihe nginya mahuti Ndagĩtarĩ: Mahuti marĩa ũciheaga ũbatiĩ gũkorwo ũmarorete wega kana mena mahuti matabataire kũheo nyamũ, to no cirĩe na cikue. ĩ nĩ ndoraga mahuti marĩa ĩbatiĩ kũheo na nginya ndawa nĩ ndĩciheaga. ĩhĩ, Ndagĩtarĩ: ĩhĩ, ndũbatiĩ gũcihe ndawa oro ũguo ũtaũrĩtie ndagĩtarĩ to mahiũ no mathũkĩrwo nĩ ndawa icio na ituĩke nginya itiraciara kana kũruta iria. ĩ, ndawa icio ngũraga chemist handũ, hakowro hendagio ndawa cia mahiũ. ĩhĩ, thiĩ kwĩ ndagitarĩ ũrĩa wĩna marũa atĩ no agitĩra, no arigite nyamũ yaku nĩguo ũhote, nĩguo nyamũ ndĩkagĩa na thĩna o wothe wa kĩmwĩrí. ĩ nĩ thengiũ ndagĩtarĩ, nĩ ndĩrĩĩkaga o ũguo.

Hihi no ndirikane rita rĩa mbere ndekire ũndũ ũyũ? Maũndũ maria ndagereire: Ngĩhanda nyeni ici rĩ, ndagereire maũndũ maigana ũna. Ta rĩu ndarigagwo tĩri ũcio kana warĩ mwega tondũ tĩri ucio hena ũrĩa wahanaga; nĩ ta ũtarĩ mwega. Ngĩgĩthiĩ ngĩgũra ndawa na tĩri ũcio ũkĩagĩra. Rĩu maũndũ mangĩ ndagereire nĩ atĩ fertilizer ĩrĩa ndagũrĩte ndĩarĩ njega. Rĩu ningĩ yatũmire thiĩ ngĩũragia thibitari cia, ngĩũragia vetinarĩ ah ti vetinarĩ, ngĩũragia ndagĩtarĩ a mĩmera kana no mandeithĩrĩrie tondũ nyeni ici nĩ ciarĩ na thĩna. Na rĩu nĩndagereire thĩna tondũ nĩ ciaumire nyingĩ ciĩ thũku, ingĩ citiarĩ njega niciathũkire. Ndagereire maũndũ maingĩ mũno no ningĩ ngĩgũra fertilizer ĩrĩa yarĩ njega na ngĩhanda nayo. Fertilizer ĩyo nĩ yagĩririe na cigĩtwĩka njega. Na rĩu nĩ ngethaga nyeni na ngendia.

Ũrĩa tũrona haha, ici nĩ mboco, na bata wa gwĩka ũndũ ũyũ nĩ atĩ mboco ici nĩcio, nĩ ũĩ mboco nĩ irio cia kumia tene. Nĩcio irĩagwo mũno, nĩandũ na nĩ itũheaga hinya, mboco, ningĩ nĩtwendagia na twendia mboco ici rĩ, andũ nĩmagĩaga mbia, makahota gũ gũ kwĩrora na kũrora nginya mĩrĩ yao, na ũngĩkorwo ndũĩ, nĩtuitagĩrĩrĩria, tarĩu twaitĩrĩria mai, mboco ici nĩ ikũraga na igakũra ciĩ njega mũno, iria cicokaga cikahagĩrwo gatheri, gatheri ka mbembe njua, igakorwo ciĩ mũno ciĩ njega mũno na ciĩ nacama, na ningĩ nĩ ihũthĩkaga kũruga irio ta mũkimo, irio iria a guka witũ marugaga, irio cia kĩũndũire yani, iria ciarĩagwo tene, na ũyũ nĩguo bata wa gwĩka ũndũ ũyũ.

Kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha nĩ atĩ mũmera ũyũ nĩ, wĩna kĩrĩa, wĩna igunyũ, igunyũ ici nĩcio cira affect mũmera ũyũ na tarĩngĩ nĩ kumanagia na tĩri, tĩri nĩ ũ affect aga mũno mĩmera ĩgĩkũra, ta rĩu he tĩri ũtakoragwo mwega tarĩngĩ nĩguo igunyũ ici cirauma ho, na nĩ ũgiragia mĩmera gũkũra ĩnjega, ta rĩu ici kũrĩo nĩ mũndũ nĩ hathara, nĩ hathara mũno kwĩ mũrĩmi tondũ ndangĩkĩendia nyeni ndĩe nĩ, nĩ igunyũ, ona ithuĩ tũtingĩkĩrĩa, rĩu no ciheirwo nyamũ, na ũndũ ũyũ ti mwega mũno tondũ ta rĩu mũgũnda mũgima wũihũire indo ta ici rĩ, na ithe tikuga hatirĩ ũndũ mũndũ areka hau na ndũngĩkĩendia nginya mĩmera, ndũngĩkĩona mbia, ũyũ nĩ thĩna mũnene mũno ũrĩa ũratũma, ũyũ nĩ thĩna mũnene mũno ũrĩa ũbatie kũgitĩrwo.

Ũrĩa ndĩramenya haha nĩ mũtongoria wa bũrũri, na akĩrĩ na atongoria angĩ a bũrũri bado, no ũyũ nĩ mũtongoria mũnene, tondũ nĩwe ũgĩ twathaga, na ndĩrona me handũ mathai-inĩ, haha mathai-inĩ he nyama mararĩa, na mararĩa nyama na nyeni, na ũũ, bata wa mũtongoria ũyũ, nĩ atĩ nĩwe ũtũmagwo mabũrũri-inĩ mangĩ, nĩwe ũtigagĩrĩra o kaũntĩ kaũntĩ ĩna indo irabatarĩkana, kĩ mathomo, kĩ thibitarĩ, indo iria irabatarĩkana nĩwe ũneanaga, na ningĩ nĩ athiaga mabũrũri mangĩ, gũtwethera ma wĩra na ũria tũngĩhota gũthiĩ nginya o ithuĩ o kũu tũkarute mawĩra kũu, na ningĩ nĩ nĩathakaga mũno mũno, eta kĩgo gĩa bata, kĩgo bata mũno bũrũri-inĩ ũyũ witũ, ĩĩ na nyama, na nĩtũrona me na atongoria angĩ arata ake, athiĩte kũrĩa mathai-inĩ kũmacerera na ũyũ nĩ mwega, tondũ manyitanĩire ũũ, ũguo nĩ kuga kwĩ na thayũ bũrũri-inĩ.

Ũndũ ndĩreciria ndona ũũ, nĩ atĩ nyeni ĩno rĩ, nĩ ti njega. Okay, ti atĩ ti njega, nĩ ũrĩa hena mĩrimũ. Ya nyitirwio nĩ mũrimũ ta rĩngĩ nĩ kũaga kũhũthĩra fertilizer ĩrĩa njega. Nĩ ũĩ fertilizer kwanja nĩ yo ĩtũmaga nyeni cihane ũũ? Wahũthĩra fertilizer njũru ĩgathũkia nyeni, nyeni cikahana ũũ. Rĩu gĩkĩ nĩkĩo gĩtũmi kĩa nyeni kũhana ũũ. Na ndĩreciria nĩ atĩ fertilizer ĩyo ndĩarĩ njega. Na ningĩ nginya mũrĩmi ũyũ maaĩ marĩa ahũthĩrire matiarĩ mega. Maaĩ marĩa ahũthĩrire kũhanda nyamũ ĩno ti njega, matiarĩ mega, nĩ mo maatũma nyeni ĩno ĩhane ũũ. Na ndeeciria ningĩ ndarora ũũ, ngeeciria ngoona atĩ ta rĩu ĩno nĩ hathara nene mũno he mũrĩmi. Ta rĩu Ategũkĩendia, egũkĩendia atĩa nyeni thũkũ? Na nĩ ũĩ nĩkĩo o na mũndũ akĩhanda abatiĩ gũthiaga mĩgũnda-inĩ yake kũroraga nginya tĩĩri, to tĩĩri naguo nĩ ũkoragwo na mathĩna, na tũnyamũ tũtarĩ twega tũkatũma nyeni ĩgathũka? Rĩu nĩkĩo ndeeciria ũũ ndĩrona hathara nene mũno mũno mũno. No mũrĩmi no anga athire rĩu kũgũra fertilizer njega niguo rĩu one kana iria egũkĩhanda nyingĩ rĩ, nĩ igũkorwo njega.

Ĩĩ ingĩmwonia gwatũra ngũ tũkĩhũthĩra ithanwa, twethe ithanwa na nĩ tũkĩrĩ narĩo, twoe ithanwa twatũre ngũ, twatũra ngũ rĩ tũcige kando twethe maratathi marĩa tũngĩiga rungu, arabu twoe thaburia, twĩkĩre iria na twĩkĩre macini, ndĩmwonie ningĩ, gwĩkĩra mahiga matatũ, ũrĩa e kũbanga mahiga macio niguo akie mwaki, ningĩ rĩu ndĩmwonie gwakia mwaki, gwakia mwaki nĩoĩ, kwoguo no kũgwatia karatathi ngũ ci gwate, ciaga kũgwata tũgũitĩrĩria maguta ta matawa kana twoe mahuti momũ twĩkĩrĩre hau igũrũ ningĩ tũhagĩre chai, ningĩ korwo thuburia ndĩraiganĩra rĩ, no gwetha tũgwetha gĩcuma tũhagĩre, tũkĩranie mahiga igũrũ, ũrĩa gĩkũnyitĩrĩra thaburia ĩyo nĩguo ndĩkagwe, ũguo nĩguo ingĩ bundithia mũndũ gwĩka ũndũ ũyũ.

Irio ici rĩ, nyambaga ngaakia mwaki, ndaakia mwaki rĩ, ngahagĩra matumbĩ. Matumbbĩ makatherũka ndagĩka thate. Ningĩ magetherũka ngaoya mĩkorobia ngakorwo ngĩtinangia mĩkorobia tũnini tũnini, arabu ngaoya kahiũ ngatinangia nyanya, ngatinangia nginya karati ngathiga na ngacitinagia. Matumbĩ mauma rĩ, ngahagĩra gacai. Ndahagĩra cai rĩ, cai ũgĩtherũka rĩ, matumbĩ namo ngorwo ngĩrutania ngothi ĩyo nĩguo ndĩmĩĩkĩre hau irio-inĩ icio. Hĩndĩ ndarĩkia, cai nĩ ũgũkorwo watherũka, ngawekĩra cukari. Cai wahĩa ndekĩra cukari rĩ, ngaoya harĩa ndĩraciigĩrĩra ngaciigĩrĩra wega na ngaoya mbirika ngeekĩra cai na gĩkombe ngakua. Ngeekĩra o nakĩo cai ngatwarĩra ũrĩa ũrarĩa kana korwo nĩ niĩ ndĩrarĩa, ngarĩa.

Njoyaga kahiũ ngaũwa mũkorobia. Ndaũũwa rĩ, ngaũtinatinia tũnini tũnini. Ningĩ ngoya nyama, nyama ĩrĩa ngũgũrĩte ngatinatinia arabu ngoya codget, o nayo ngatinatinia, ngaamba ngaruga nyama. Ndaamba ndeekĩra nyama rĩ, maguta-inĩ rĩ, ngaitĩrĩrĩra minji. Ngaitĩrĩra minji na karati ikahĩahĩa arabu ngaitĩrira codget. Ndaitĩrĩra codget rĩ, ikahĩahĩa, ngaruta. Ndaruta rĩ, ngoya mĩkorobia ĩrĩa ngũtinĩtie na mĩembe ĩrĩa ngũtinĩtie tũnini tũnini, ngeekĩra thaani-inĩ arabu ngeekĩra nyama icio, irio iria rĩu ndaruga, na codget na ngatinangĩrĩria dania igũrũ, dania igũrũ. Ũguo nĩguo haragĩria ici irio ici.

Maũndũ mothe ma bata haha, hena marigũ, marigũ maya rĩ, nĩ matunda matũteithagia mĩĩrĩ-inĩ. Nĩ ndĩrona macungwa, o na mo nĩ matũteithagia mĩĩrĩ-inĩ. Nĩ ndĩrona mĩgate, mĩgate nĩ mĩega to nĩ yo tũkĩrĩaga ruciinĩ na cai mũndũ atanakiumaraga gũthiĩ mĩhang'o yake. Na nĩ ndĩrona kĩrĩa tũhakaga mĩgate-inĩ nĩguo tukamĩrĩa. Na nginya matũmbĩ, nĩ ndĩrona matumbĩ, matumbĩ maya nĩ marĩa matũheaga hinya mĩĩrĩ twarĩa matumbĩ nĩ tũgĩaga na hinya. na iria nĩ ndĩrarĩona, iria narĩo nĩ tũrĩnyuaga na tũkaruga cai narĩo.

Kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ ndona ũndũ ũyũ, ta rĩu ũyũ nĩ mũndũ warehe irio mũndũ egũĩtĩtie na thimũ. Kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ nĩ teknologia, ũrĩa yũkĩte gũhũthia maũndũ. Ta rĩu ndanatinda akiuma agĩthiĩ nduka, nĩ kũhũra ahũra thimũ, atũmĩrwo irio icio na ciarehwo nĩ mũndũ ũyũ wa kũrehe irio. Ningĩ nĩ ndĩrona nginya nĩ ĩthondekete mawĩra, ta rĩu ũyũ warehe irio e wĩra. Nĩ wĩra aheo wa kũrehe irio kwoguo, nĩ arahota nginyake kũona kanyamũ karĩa aragũrĩra ta rĩngĩ ciana indo, ũguo. Ũcio nĩguo ũkaga meciria ndona ũndũ ũyũ.

Maundũ mothe ma bata haha ndĩrona mboco, ngoona njahĩ, ngoona mbembe, ngoona kamande, ngoona mũcere. Na ici indo rĩ, maũndũ ma bata nĩ atĩ ta mũcere, rĩu nĩ ũrona nĩ kwendia arendia, kwoguo endia rĩ, nĩ mbia arona, ici nĩ mbia araingĩria. Arĩa maragũra indo ta mĩcere, matigũkorwo marĩ ahũtu. Nĩkĩ? Nĩ magũra mũcere, nĩ makũrĩa. Nĩ ndĩrona mboco. Mboco ici na mbembe rĩ, nĩ mekũhagĩra kũrũga gĩtheri. Gĩtheri kĩu rĩ, mũndũ nĩ ekũria thikũ cigana ũna to gĩtheri ti raithi gũthũka. Ningĩ nĩ ndĩrona njahĩ. Njahĩ mũnomũno nĩ irĩagwo kwanja maũhiki-inĩ tondũ nĩ irio njega mũno, na ciĩ cama njahĩ. Na nĩ ndĩrona nginya kamande. Kamande nĩ keega na mũcere. Ta rĩu aruga kamande, arĩa na mũcere, mũcere ũcio, irio icio nĩ igũteithia mũnomũno mũno. Na nĩ ndĩrona nginya, mboco rĩ, mboco ta rĩu mwana akimagĩrwo mboco na waru. Nĩ wona mboco na waru, nĩguo ahote kũrĩa. ĩ, icio nĩ indo cia bata iria ndĩrona haha.

Ũndũ ũyũ nĩ wa bata mũno rũrĩrĩ-inĩ rwakwa. Ta rĩu nĩ ũrona haha, nĩ ĩkorwo nĩ mĩcere, nĩ cukari, kana nĩ mĩtu ĩrendio haha. Gĩkĩ nĩ kĩganda gĩa gũthondeka mĩtu. Rĩu ũndũ ũyũ nĩ wa bata tondũ mĩtũ ĩno rĩ, nĩ yo tũrĩaga, angĩkorwo nĩ mĩcere no yo tũrĩaga. No ĩkorwo bado nĩ irio cia ngui, no ĩkorwo nĩ irio cia ngui kana irio cia ng'ombe. Ta rĩu korwo nĩ irio cia ng'ombe, nĩ tũheaga ng'ombe irio ici. Tigana na mahuti ĩ,twamba twa cihe ici rĩ, nĩ iteithagia ng'ombe kũruta iria, iria rĩega, iria rĩna cama, iria rĩkũnyuĩka na rĩkaruga cai wĩna cama. Na korwo nĩ cukari, cukari ũyũ nĩguo tũnyuaga, na ithĩ ti guo? Cukari ũyũ umaga igwa-inĩ. Rĩu twaruga twaruga cai rĩ, nĩ tũnyuaga nĩ tũnyuga cukari, cukari ũyũ no guo ũhũthĩkaga kĩganda-inĩ gĩa keki, ĩkahũthĩka kũruga keki, keki iria twendagĩrio gũkũ. Angĩkorwo no cukari, nĩ ũhũthĩkaga gũthondeka indo ta kĩ? ta thwiti, ta yogati, indo ciĩ na cama.

Ũndũ ndĩreciria ndona ũndũ ũyũ nĩ atĩ, ici nĩ irio cia ngũkũ, na hena ngũkũ iraheyo irio. Koguo hena tũcui, hena irio cia tũcui na ngũkũ nene. Na ningĩ ũndũ ũngĩ ndĩreciria nĩ atĩ irio ici ni itheithagia ngũkũ kũrekia matumbĩ mega. Ngũkũ nyingĩ ta rĩu ta tũcui, na nĩ ũwĩ wa he tũcui irio irio njũru nĩ irĩaga na ciarĩa nĩ gũkua irakua. Ta rĩu hena tũcui ndĩrarĩ natuo ndĩratũhe irio, ndĩrahe irio njũru, iria itabatiĩ ndĩragũrire. Ndĩrendeirio irio itarĩ njega, ndĩrahe tũcui, tũcui tũrakua. Koguo ndĩrona irio ici rĩ, hena irio cia ngũkũ nene na cia tũcui, na nĩ wega mũndũ akorwo akĩmenya irio cia tũcui ni irĩkũ, nĩguo ndũkahe tũcui irio njũru, tũcui tũtikage gũkua, ĩĩ. Na ningĩ ndona ũũ, ndĩrona matumbĩ mega, matumbĩ mega, matumbĩ mekũrĩo na mekũendio. Ningĩ ndĩrona mbiacara haha, ta rĩu nĩ wendia irio cia ngũkũ, ũcio ũragũra ningĩ nĩ agĩa matumbĩ, nĩ endia matumbĩ nĩ agĩa mbia. Koguo ũyũ nĩ ũndũ ũrahe mawĩra na ũkarehe mawĩra na ũkarehe baita, baita njega.

Kĩndũ kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa ndona ũyũ, ndĩrona, nyonaga kĩgina kĩa bũrũri witũ na nyonaga arĩa mabatiĩ kũiga kĩgĩna gĩkĩ. Na ngoona nĩ atĩ ithuĩ o na ithuĩ nĩ tũbatiĩ kũmenyerera kĩgĩna gĩa bũrũri witũ nĩguo mbeca itũ ndĩgathiĩ thĩ kana ndĩgathiĩ thĩ. Nĩguo tũkĩgũra indo, tũgũre na mbia njega na mbia citũ nyonaga nĩ atĩ, kĩrĩa nyonaga yani nĩ atĩ o kaũntĩ o kaũntĩ nĩ ĩneagwo kĩgĩna kĩigana ũna nĩ thirikari nĩguo ĩhote kũgũra kana kũthondeka maũndũ ta rĩu ta thukuru, thibitarĩ. Ũũ nĩguo ũkaga meciria-inĩ makwa. Ũhoro wa gũthondeka mathibitarĩ , ta rĩu gũteithia ciana iria citehotete, kũrĩha thukuru cia ciana iria itehotete, kũgũra nginya nyũmba kana gwakithia nyũmba iria ciĩna ciĩna cia mbei nini cia cia cia-

Arĩa ndĩramenya haha nĩ ndĩrona ngavana wa kaũntĩ ya Kĩrĩnyaga ũrĩa ũgwĩtwo Ann Waiguru, na ngona ndagĩtarĩ, na nĩ ndĩrona andũ arĩa marutaga wĩra na Ann Waiguru. Bata wa wa Ann Waiguru nĩ atĩ wĩra wake nĩ kũmenyerera na gũtigĩrĩra atĩ kaũntĩ yake nĩ yagĩa na mathibitarĩ mega, na atĩ mandagĩtarĩ marĩa marathondeka andũ nĩ mega na nĩ marĩhĩtwo wega. Na kũmenyerera ciana irĩa citehotete na gũthiĩ akĩroraga nĩ ha arabatara gũthondeka kaũntĩ-inĩ yake, anyitanĩire na arĩa marutaga wĩra nake. Ningĩ nĩ ndĩrona ndagĩtarĩ, ũyũ ndagĩtarĩ rĩ, kĩrĩa tũrona nĩ atĩ nĩ kũmũthima ara mũthima na ũrĩa tũronio nĩ, yani kĩrĩa tũrona nĩ wĩra wa ndagĩtarĩ. Ndagĩtarĩ wĩra wake nĩ gũthondeka andũ. Ta rĩu ũrĩa aramũthondeka hau nĩ tũrona aronania wĩra ũrĩa ye athomeire, gũthondeka andũ, harĩa raini yake ĩrĩ, harĩa ha gũthondeka andũ na ũrĩa abatiĩ nĩ kũruta wĩra erutĩire agĩthondeka andũ.

Kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha nĩ atĩ hena ndagĩtarĩ na hena mũndũ. ũcio mũndũ no akorwo ti atĩ nĩ mũrwaru no ĩkorwo oka gũthimwo thakame nĩ wa ngurubu ĩrĩkũ kana akorwo ena mũkingo kana ena thĩna ũngĩ. Mũno mũno andũ arĩa mathimagwo makoragwo makĩrorwo mũkingo rĩu ndagĩtarĩ nĩkĩo ekĩrĩte ngina nyamũ ici nĩguo ndakahutie thakame yake, tondũ thakame yake no ĩ, angĩkorwo ĩna thĩna no ĩkorwo onake nĩ ĩkũmũgwatia mũrimũ ũcio. Ta wa mũkingo nĩ ũgwatanagio kumana na thakame na ũguo nĩguo ndĩrona ũgĩthiĩ na mbere haha. Tiatĩ mũndũ ũyũ nĩ mũrwaru no akorwo okire gũthimwo nĩguo amenye e mwena ũrĩkũ korwo ena mũkingo kana korwo ndarĩ.

Gĩtũmi mũno mũno gĩa kũmena ũndũ ũyũ nĩ atĩ mũirĩtu mũnini nĩwe ũhikithagio gũkũ kwa maathai, mũirĩtu ũbatiĩ gũkorwo agĩthoma akahikithio kĩa hinya. Na ndarahikoithio gwĩ kamwana, arahikithio kwĩ mũthuri mũkũrũ mũno nĩguo aciari ake maneo mahiũ, indo ta ng'ombe, mburi, icio ciothe nĩ mekũheo, no mũirĩtu ũyũ ndakinyanĩirie thikũ ciake cia kũhika. Rĩu ũndũ ũyũ ti mwega, o na korwo aciari nĩ makĩrehagĩrwo mahiũ maingĩ mũno rĩ, ti ũndũ mwega o na hanini to ta rĩu mũirĩtu, abatiĩ, ta rĩngĩ o na mũirĩtu ũyũ aarĩ atũĩke ndagĩtarĩ mũnene mũno kana mũndũ mũnene mũno bũrũri-inĩ ũyũ witũ. Rĩu atuĩka nĩ wa kũhika tha ici rĩ, ahikio arabu ningĩ ahikio nĩ mũthuri mũkũrũ, mũthuri mũkũrũ nginya ũtereehota rĩ, gũkũ akĩrĩ gũthũkĩria mwana ũcio mũtũrĩre. Mwana ũngĩeka angĩĩka atue matua make, auge ngũhikio nĩ ũyũ kana ndikũhikio nĩ ũyũ.

Kĩndũ kĩrĩa kĩrathi nambere haha nĩ atĩ ndĩrona andũ a mũtharaba mũtune maũkĩte gũkũ kwa maathai kũmateithia, kũmathima kana mena mĩrimũ. Tondũ mũnomũno maathai-inĩ gũtikoragwo na thibitarĩ iria mangĩthiĩ gũthimwo kana nĩega, kana mena thĩna. Rĩu andũ aya a mũtharaba mũtune maũkire kũmateithia, kũmarigita, makĩmathondekaga. ĩ, ũguo nĩguo ndĩrona gũgĩthiĩ nambere haha, na nĩ ndĩrona andũ nĩ meeyumĩrĩtie kwa wũingĩ, matinarega kuumĩra gũthimwo o na okorwo maiũĩ andũ aya, nĩ maumĩrire. Na ningĩ andũ aya nĩ maheanire mathaa mao maũke gũthima andũ na ta rĩngĩ o na matirarĩhwo. Ũyũ nĩ ũndũ tubatiĩ gũkorwo tũkĩnyitanĩra na andũ aya, tũgathiĩ icigo-inĩ ta icio cia maathai, kũrĩa Turkana, kwĩna kaũntĩ nyingĩ mũno mũno mateehotaga. Gũtirĩ maaĩ, no, ta rĩngĩ o na nĩ marehetwo nĩ makoretwo na mĩrimũ yuumanĩte na kũaga maaĩ, kũnyota, hũta, ta rĩu warora nĩ ũrona ũrĩa gũtarĩ nginya nyeki kũrĩa no mĩtĩ, kũhana ũguo. Kwoguo, nĩ kuuga kũu matirĩ irio, nĩ ahũtu.

Ũndũ ndĩreciria ndona undũ ũyũ nĩ atĩ, ici nĩ ciana rĩ, nĩ ciana nini, ciana cia gũciarwo. Ciana kuumia mĩaka ũmwe nginya cia aca gũciarwo nginya mĩaka ĩtano nĩ maheagwo ndawa ĩho ĩtagwo ya Polio. Ndawa ĩno nĩ ĩrĩa ĩgitagĩra ciana kuumana na mawathe na mĩrimũ ĩngĩ ĩtoĩkaine kana mĩrimũ ĩngĩtũma magĩe na thĩna mũnene mũnene, ũũ nĩguo ndĩreeciria. Na ndĩreeciria atĩ thirikari nĩ ĩheanaga mandagĩtarĩ mathiĩ mĩciĩ-ini makĩheaga ciana ndawa, bata nĩ atĩ mũciari nĩ nĩ etĩkĩre mwana wake aheo ndawa na akĩmuumĩrie ndagakĩhithe mwana. Na ningĩ ndĩrona nĩ wega twĩ ta andũ gũtigagĩrĩra o mwana nĩ aheo ndawa nĩguo agitĩrwo kuumanagia na mĩrimũ mĩũru yumanĩte na kũrũara, mĩrimũ ĩtamenyekanĩte, ĩ, ũguo nĩguo ndĩreeciria.

Kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha nĩ atĩ hena mandagĩtarĩ na hena andũ mokĩte kwona wĩra wa ndagĩtarĩ, rĩu ndagĩtarĩ maragĩthondeka mũndũ ũrĩ hau, makĩonagia andũ aya angĩ ũrĩa ũbatie kũrigita kana ta rĩngĩ maramonia ũrĩa mũndũ arĩ mũrwaru athondekagwo kũ, kũringana na harĩa marĩ arwaru na nĩ ndĩrona andũ nĩ mokĩte kwa woingĩ na nĩ ndĩrona andũ nĩ marenda gũthoma na ndĩrona ndagĩtarĩ aya nĩ atĩ a gwĩka atĩ andũ, a gũthĩnja andũ nĩguo mamarigite, ĩĩ ũcio nĩguo ũndũ ũrĩa ndĩrona ũgĩthiĩ na mbere haha ũũ.

Hihi no ũtaarĩrie nĩkĩĩ kĩrathiĩ na mbere haha? Kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha nĩ atĩ hena ciana cia thukuru, ciana ici rĩ, ciĩ thukuru na nĩ mathomo maya makĩ kitekinologia, tondũ nĩ ndĩramona manyitĩte nyamũ ĩno magĩthomithio nayo. Ningĩ nĩ ndĩrona nĩ akenu mũno, koguo arimũ ao nĩ mamabundithagia wega, na ciana ici nĩ ciana njũgĩ. Na ndĩrona aciari nĩ merutanĩirie mũno to ta rĩu nĩ mamagũrĩire nginya nguo cia cia thukuru, makamagũrĩra mabuku na makamatwara thukuru. Na nginya nĩ ndĩrona thirikari nĩ ĩkĩte wega to ta rĩu ciana ta ici nĩ irabataraga kũrĩhĩrwo thukuru, na thirikari nĩ ĩrĩhĩte, na thukuru ciao nĩ njega to nginya harĩa maikarĩire gĩtĩ kĩu nĩ kĩega mũno, ĩĩ.

eeh Ũyũ nĩ mũhuko wa bag, nĩ mũhuko wa gwĩkĩra mabuku ma ciana mũno mũno igĩthiĩ thukuru. Mũthemba ũrĩa nyendete nĩ ũyũ wa wa athamaki, wa Kings Collection. Mũthemba ũcio nĩguo nyendete to bag ĩyo nĩ ĩkoragwo na ngothi nyũmũ, na nĩ njega. Na nĩ ndĩrona bata wa, nĩ nyendete mũhuko ũyũ, tondũ ciana cigĩthiĩ thukuru nĩ ho ciĩkĩraga indo, igekĩra irio, mabuku na nginya kana niĩ ingĩthiĩ gũcera, nĩ cio nĩ yo njĩkĩraga nguo na iratũ, na ngakĩhota nginya gũthiĩ kũrĩa ndĩragĩthiĩ.

Rita rĩa mbere ndekire ũndũ ũyũ nĩ ndĩ thukuru, ndĩ thukuru wa mũthingi mũnini, ndiakĩhota kũmĩhũthĩra rĩu ũndũ wa mbere ndagereire nĩ atĩ ndiahotaga kũhũthĩra na ũndũ ũngĩ ndagereire nĩ atĩ ndĩ mwarimũ ũrĩa wa bundithagia nake ndamenyaga maũndũ wega mũno, kwoguo nĩ ndaremwagwo kũnyita kana kũnyita ũrĩa arabundithia na ndiahotaga nginya kũnyita nyamũ ĩno kana kũnyitithania waya nĩguo hote gwakania, no nĩya ngenirie mũno tondũ nĩ ndakĩmĩthomire nangĩ kĩhota gwĩka maũndũ mangĩ nayo, gũthondeka mbica, gũthondeka mabuku, ona ndagerera maũndũ marĩa mothe ndagereire nĩ njega tondũ nĩ ya kĩndeithirie mũno na no ĩgĩteithanagia nginya thaa ici, he ciana iria cithomaga ci hũthagĩra nyamũ ici, nĩ citeithagia mũno mĩthomere-inĩ yao, ĩĩ ũcio nĩ ũndũ ndagereire na nĩ ũndũ wa ngenirie tondũ nĩ wa bundithirie.

Kĩndũ kĩrathiĩ na mbere haha nĩ atĩ aya nĩ mathai, na nĩ tũrona hena kamwana kanini haha, gaka no gakorwo nĩ atĩ kamwana gaka nĩgoka kũruithio, gakĩ ruithio, no mũhaka kahoe kĩrathimo kũrĩ mathai angĩ ta mama we kana mũndũ ũngĩ wa bamĩrĩ yao, nĩkĩo goka kũhoya irathimo nĩguo gakĩ ruithio rĩ, gagĩkorwo na irathimo cia mamawe, na ĩĩ nĩgekũnyita mũtĩ, itimũ, wa itimũ rĩrĩ rĩ nĩrĩo mahũthagĩra athiĩ anyite mũrũthi, no mũhaka athece mũrũthi na itimũ rĩu, nĩguo kwonania ye nĩ mũthuri, abatie, ũbatie, mũthuri ũngĩ, mwanake ũrĩa ũngĩ rua no mũhaka akorwo athecete mũrũthi na na ningĩ nĩ tũrona ũyũ nĩ ũndũire wa kĩmathai, ũguo nĩguo mekaga, ũndũ nĩ ũteithagia mũno ta rĩu ũndũire nĩ ũnyitithanigia andũ hĩndĩ ĩrĩa andũ moka hamwe, hĩndĩ ya kũruithio kĩa aya andũ nĩ manyitanagĩea, ĩĩ ũcio nĩ ũndũ ũrathiĩ na mbere haha.

Ũrĩa ingĩruta mũndũ gwĩka ũndũ ũyũ, ingĩmwĩra ambe athe mĩtĩ alafu etha mĩtĩ rĩ agĩũke nayo, twoe mũtĩ ũmwe tũũtinie harĩa thĩ na kahiũ tũthondeke kanyamũ kahana kamũgwĩ, tũke tũthiũrũtũkie kamũtĩ kau igũrũ rĩa mũtĩ ũcio, na wathiũrũrũkia, ũrĩa ũra thiũrũrũkia nĩguo harauma mwaki, ĩĩ ũguo nĩguo ikĩbundithia gwĩka ũndũ ũyũ.

Kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha nĩ atĩ kwĩna mũtumia wĩ thoko, mũtumia ũyũ nĩ kwendia arendia, arendia mũcere, akendia ndengũ, akendia kamande, akendia njahĩ, akendia mũtu, ũrĩa areka na atĩ acibangĩte ũrĩa cirauma na mbei, agabanga akorwo ũyũ nĩ mũcere wa goro akawoiga haha, ũyũ ũngĩ wa mbei nini akaiga haha hanini kana hakuhĩ na guo, ningĩ agabanga mĩcere, agabanga mĩcere, kamande icio, ũrĩa cigũka kũgũrwo na na agakũnja agakĩra ikonia-inĩ nĩguo akahota kũiga ciothe ikonia-inĩ, rĩu kuma hau ikonia-inĩ nĩguo egũtahia, mũndũ oka akagũra, akamũtahĩria hau, na nĩ ũrona hau igũrũ hena tũmbagi, tũmbagi tũtũ rĩ nĩ tuo arekĩra andũ, wagũra na ĩno no biacara, rĩu wagũra akorwo ndũrĩ na kamũhuko agakwenderia kamũhuko kau, agakwenderia kĩbaũ kana ikũmi, nawe no ũkogũra nĩguo ũhote gwĩkĩra, ĩĩ ũcio nĩguo ndĩrona ũgĩthiĩ na mbere.

Ingĩmwĩra oke na hũma. Ningĩ oka na hũma rĩ, ndĩmwonie ũrĩa gũtemagwo, gwĩtagwo gũtema. Gũtema kũu thĩ na raini ũrĩa tũtegũthũkia mĩmera ĩngĩ na ũrĩa tũkũitĩrĩrĩa mbegũ hau, tũtegũ, tũkĩmenyaga nĩ ha twaitĩrĩra, na nĩ ũcio nĩguo ũndũ ingĩteithia mũndũ. Na ndĩkĩmwĩre no mũhaka agĩkorwo akua maaĩ nigũo agĩũka kũrĩma agĩe maaĩ makũnyua ndagakĩnyote mũno atarĩkĩtie kũrĩma. Na nginya irio, na tũũke na mbegũ na fertilizer ĩrĩa ĩbatiĩ gũkuo nĩguo tũhande rĩu.

Haragĩrĩria na njĩra ĩno, ngamba ngakia mwaki. Ndakia mwaki-rĩ, ngatiga icio mwaki ũgĩakana, ngahagĩra maaĩ. Ndahagĩra maaĩ-rĩ, ngooya mboco ciakwa ngathura. Gũthũrania iria njega na iria itarĩ njega, ngaciiga kando. Arabu ndarĩkia ngacioya, ngacigĩrĩra, ngacitĩrĩra maaĩ-inĩ marĩa matherũku. Ndaciitĩrĩra, ngakunĩka ngaikara ngĩiroraga kana nĩ irahĩa. Angĩkorwo itirahĩa na hatirĩ mwaki ngongerera mwaki na ngongerera maaĩ mboco-inĩ. Ningĩ ciahĩa ngaciruta. Ciahĩa ngaciruta, ngeekĩra handũ ngamba ngonoreria maaĩ mau ngamaruta. Ngamaita, na ndĩmaitaga kĩoro to ndingĩmaita thĩ nĩ kũnunga ũrĩa manungaga, ngamaita kĩoro. Ningĩ ngoya mboco icio ngekĩra thaburia-inĩ. Ningĩ, rĩu korwo nĩ mũcere ndĩraruga, ngekĩra rĩu mũcere ngambia gũcikaranga na ngaruga na mũcere hamwe.

Icirĩ ciĩtagwo nguta, rĩu nguta rĩ nĩ kũhanda tũhandaga, cia kũra rĩ ũrĩa ndĩcirĩaga nĩ atĩ nduaga, ngacioha, ngacitua, ngarutania makoro, ngaciatũra na ihiga, njatũraga na ihiga, rĩu ndatũra na ihiga rĩ ngarĩa ĩyo ĩĩ thĩinĩ kana ona nondĩcioe ndĩcithĩithie, ndacithĩithia rĩ, ngĩe na maguta marĩa ngũruga namo, kana ndĩciikie riko cirĩ ona ngothi ĩyo, ndĩcikie riko nĩguo cihĩe, cia hĩa rĩ, ona ciĩ hĩu, cihĩte na mwaki ikoragwo na cama mũno, tondũ ikoragwo nĩ cia gũkaria ikoragwo na cama mũno, ikoragwo na cama mũno, ũguo nĩguo ndĩcirĩaga, ĩĩ.

Marĩa ngereire ngĩhũthĩra kĩndũ gĩkĩ nĩ atĩ, nĩ kũremwo kũhũthĩra wega, ta rĩu kũremwo kũgwatia kana kũmenya kĩndũ kĩna kĩ haha thimũ-inĩ haha, ngaremwo, ningĩ ndamenya nĩkĩndeithagia mũno ta rĩu, gwĩka mathabu hau nĩ gĩkoragwo na calculator hau, koguo nĩ hũthagĩra gwĩka mathabu makwa rĩrĩa ndĩreka, angĩkorwo nĩ ma kĩrathi, kana ma ibuku o mothe, ningĩ nĩkĩndeithagia mũno ona korwo nĩ ngereire, ta rĩu nĩguo ndume mbia ngatũmĩra mũndũ mbia, ngatũma kũndũ kũngĩ kũru nĩ kũremwo gwĩkĩra namba ĩrĩa njega, kana gwĩkara namba ngaremwo na nĩ, nĩ ngereire ũhoro wa kwaga kandi ta rĩu ngĩenda kũhũrĩra mũndũ ngaga kandi ta rĩu, korwo nĩ mami witũ kana baba witũ, ngaga kandi ya kũhũra thimũ, rĩu mau nĩ maũndũ marĩa maita maingĩ ngereire.

Ũndũ ũrĩa wa mbere ndĩreciria ndona ũndũ ũyũ nĩ atĩ, ndĩrona irathi, ngona andũ magabundithio na ici ti ciana nini aya nĩ andũ agima. Koguo ũndũ ũrĩa ũroka meciria-inĩ nĩ atĩ andũ aya no akorwo nĩ arimũ me handũ magabundithio ũrĩa me, me me gwĩkatĩ ciana, megũbundithia ciana wega kana ũrĩa mekũnyitanĩra na ciana ciao. Ningĩ ndona ũndũ ũyũ no ndĩcirie nĩ aciari handũ marĩ, aciari arĩa marabundithio kũhũthĩra nyamũ ĩno, mĩtambo ĩno ya kĩrĩu ĩrĩa matoĩ kũhũthĩra, na ndona ũyũ ũrĩa ũratongoria ngona no akorwo nĩ mũnene wao nĩkio aramabundithia maũndũ maya na ngona nĩ ena tekinoronjia nyingĩ mũno, ndĩrona nginya irathi ici ũrĩa cithondeke wega ngona tekinoronjia nĩ ĩtethĩtie mũno mũno gũthondeka nginya bũrũri, ũcio nĩ ũndũ ndĩreciria ndona.

Kĩndũ gĩkĩ nĩ ndĩkĩonaga mũno mũno thukuru-inĩ, tondũ nĩ tũhũthagĩra mũno tekinoronjĩ ya thukuru, kwoguo nĩ ndĩkĩonaga kũu thukuru-inĩ na nĩ tũkĩhũthagĩra. Ta rĩu handũ ha gũkĩhutia kĩrĩa tũrakĩhũthĩra ta kompiuta rĩ, tũkahũthĩra kamacini gaka kũrora indo iria tũrabatara kompiuta-inĩ, ĩ. Nĩguo ndĩkĩonaga gĩcigo-inĩ gĩakwa na ũguo nĩguo tũkĩhũthagĩra